Enetipat ena bae toonkooitoi naapasha , ore ninye angas enabae naa keoro ninye katitin are. Ore enkoitoi edukuya naa keetae ilaramatak looswam . Ore eniare naa ore ilaramatak looswam naa inji ikunari, iramat inkishu , ntare , olukunguni , itegemea anaa nkufu inonok ashuaa anaa venye nindim niramat . Ore eniare netae enkiremore , ore enkiremore naa inji ikunari ina nkae , irem olchamba lino enaa enkidimata ino ashua enaa , enaa eniyieu . Ore sidii aetoki ene uni , ore enkiremore naa inji ikunari , irem ee imposho, iun imposho , niun inkwashen, niun irpaek ashu iun akeyie inkulie tokitin kumok . Ore sidiiake aikunari inji nitoki aikunari nejia, ninepu likae tungani loyieu ninye nifuga lukunguni, nkishu ontare , nitoki ake airem, nitoki ake airem enchoto olchamba lenye naa keor ninye olchamba lenye enaa enkipirta.

Ore ena siai naa enetipat too nkoitoi naapasha. Ore ene dukuya, kitanana inkishu iseseni. Ore ake pee intuku iswami inonok nenanau iseseni. Ore ake peeku itananita, nenanau iseseni. Kaainyio paajito ijin? Ore irmasher ashua kulie ng'uesin nadim ake nenya iswamii nonok mitoki anya amu keishu ele shani. Ore sii duo aitoki eniare amu meeta, mitoki enkiteng' aata moyiaritin naapasha. yaani naidim neyau lelo masher. Ore ene ong'uan nikunari nejia. Ore sii nitananan nkishu seseni, nepira iswamii inonok amu mitoki aata masher loonya nemetoki naa ninche nena kishu ayaki ntae moyiaritin naidim neyau lelo masher ashu lelo duruki oota nkishu. Nesipa sii nkishu neno ashu swami inonok neeku ore piduaya tedie kitil. Nenyoru enkong'u. Neeku ore pelo niya osokoni naa ketilisho neidim nikiyaki faida.